Nĩgetha ũhote kũharĩria irio ici, wa mbere, ũkorwo wĩ na ndengũ ciaku nĩamu nĩndĩrona ũyũ nĩ ndengũ. Ũthure ndengũ ciaku, ũcoke wacithura ũcithambie na maĩ mahiũ mararu, wacithambia ũcoke ũcihagĩre riko ũreke citherũke nginya cihĩe. Rĩrĩa ciarĩkia kũhĩa, woe gĩtũngũrũ gĩaku na tũmaguta wĩkĩre, ũcoke wĩkre nyanya ũkarange gĩtũngũrũ kĩu kinya kĩhĩe. Rĩrĩa gĩtũngũrũ kĩu gĩaku kĩarĩkia kũhĩa, woe ndengũ ciaku ũciĩkĩre hau, rĩrĩa waciĩkĩra hau, ũciurugucanie wega, ũreke cinyitane maguta, cianyita maguta, wĩkĩre tũmaĩ na cumbĩ ũcame wĩigue kana nĩciacama ũreke cihĩe. Ciarĩkia kũhĩa, na wona nĩciatuĩka ta tũirio ta tũtũ, wona thubu waku nĩ mũmata, woe ũcirute, ũcige kando. Ũcoke woe cabaci yaku kana mũtu waku ũrĩa ũgũkandĩte ũgaragarie ũthondeke cabaci, ũigĩrĩre rũgĩo-inĩ wĩkĩre maguta, wekĩra maguta ũkagarũra mwena ũyũ ũngĩ, nĩgetha cabaci yaku ĩhĩe. Cabaci yaku yarĩkia kũhĩa ũkaruta ũkaiga handũ harĩa hagĩrĩire, ũkaihũra irio ciaku na ũgekĩra tũndania na gabiribiri hau ũguo.